Rĩrĩa uraria na thimũ ũbatiĩ wa mbere ukorwo na ah wĩkĩrĩte mbeca cia kũhũrĩra mũndũ ũrĩa ũrenda kũhũrĩra. Wa kerĩ, ũkorwo handũ hatarĩ na inegene. Na wagatatũ, ũkĩaria na thimũ rĩ, ndũbataire kwanĩrĩra mũno tondũ mũndũ ũrĩa ũngĩ wi hau ũguo rĩ, ndũkamũthumbũre hĩndĩ ĩrĩa ũraria na thimu. Wa kana rĩ, nĩ ukorwo na thiri ciaku hĩndĩ ĩrĩa ũraria na thimũ

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa kahũa na wĩkagwo ta ũũ. Ũthiyaga ũkagũra mĩũngũrwa ya kahũa. Wagũra mĩũngũrwa ya kahũa ũgacoka ũgathiĩ ũkenja marima, wenja marima ũgekĩra thumu, wekĩra thumu ũgeterera mbura yure, ũgathiĩ ũkoya mĩũngũrwa ũkamĩhanda marima-inĩ macio ũgacoka ũgathikĩrĩra. Wathikĩrĩra mbura ĩgĩthiĩ na mbere na kura no karakũra ũgathiĩ ũkagũra ndawa ũgakahũra nĩũndũ wa tũgunyo na tũtambi tũrĩa tũmĩkoraga. Gathiyathiya gagĩkũrakũraga ũgathiĩ ũgatua woka mũciĩ ũgacagũrania karĩa gethĩ na keru. Ũgatwara gĩthĩi ũgacoka ũgeterera mũthenya ũrĩa ũrarĩhwo.